Eyi picha kae ineno ka oum puoth kodhi koda law mapiyo nono. Namba achiel gima omiyo japurno otimo kamano enni nikech, law mineno ka oket kanyono geng'o pii mawuok elowo dok e kor lwasi kata idendo gi dhoo ngere ni evapouration sama wang' chieng' osewuok. Mar ariyo mae geng'o kute gi tuoche mag cham matindo tindo omiyo odongo ka otegno. Mar adek omedo rang'iny mar liet e loo kendo mae ber gi dongo mara cham. Mar ang'wen, mae konyo e gengo buya ma twi epuodho nikech onego buya gi liet. Mar abich, okonyo geng'o ridruok mar lowo sama koth chwe gi pee kata ohula omuomo epuodho. Omiyo aneno ka en ting' mayot kendo maber ne japur machako.

Oo min Anjelin, ageno ni idhi maber. Amor gi kit yie ma nyari oseketo e od buk kata eod somo kendo osegero ohinga maber kabisa mohingo higa mokalo . Awuoyo kamor nikech tije mek dala sani anjelin chiwo e wang' saa kendo ok olew kendo otimo gi maler kabisa . Chiwruok mare e grube mek somo e od somo bende osemedore . Higa mokalo somo mar kwano negoye chenga kata kamano osejiwore kendo otegno moloyo . tuke mek jiwo del osedonje kendo aneno ka yawo pache kendo gero dende. Mogik momora ahinya, giredi mar Anjelin osemedore e rang'iny mamalo kendo sani oyudo maksi manya mwanyalo wacho ni average student kendo aneno ka kinde omedo dhi ka kendo kinde medo sudo mbele odhi bedo koyudo maksi mamalo kabisa . Keta keta kendo med jiwe kabisa ago erokamano med jiwe kapo ni pod en dala erokamano.